ee aitumia ena litaa pii tenkaji oolukuni. naa ore sababu naa tenkaraki, iyiolo ena litaa, naa kish ilukunkuni enkirowuaj te nkata oloirobi. naa iyiolo sii enkae kipang'ie kidim aishoo, aipagie orng'usil tiatua enaduoo aji oolukunkuni.

Eiyelo sababu pee enyor iltung'anak kuna ilukunguni e kienyeji, naa eiyelo traditionally naa kenyor ake iltung'anak kuna ilukunguni teng'araki iyeloo sii nkirii enchee naa keamini ajo kemelook alang kundaa nkulee. Yeloo sii sababu e are eiyelo sii kuloo mooso lenye naa kesidai sii ninchee amu keeta nkirewaaj teatu sesen lo iltung'ani neidiim ashoo afia sidai.

iyiolo ibaa naing'ri pee etum oltung'ani anoto ilmosor too nkoitoi kumok. naa iyioloe ene dukuya naa tening'aas aitoti kuna lukunkuni, inonok metaa melau aikata edaa. iyiolo eniare naa tening'uraki sii olchogoo. amu tenaa keeta ilukununi olchogoo naa meeta isaai nemeidim aatoiu irmosor.

elukunku nanu ekienyeji aidim ataraamata, naa ore oshi sababu enye naa emelok oshi, inkiri ekinyeji tenanu pii. ore sii irmosor lenyanak naa kisidain pii. kanyor ake nanu.

iyiolo oshi edaa naitumia nanu too ropiyiani aainei naa enkurma ena naidongo te nkano, we nkano ninye makewon, iyiolo pee anyor aishoo naa kitopir oshi ilukunkuni metaa keeta osesen sidai, neisho sii afia.

yioolo enkoitoi sidai naidim ilaramatak aitumiaa, naa teneeku iyata ilukunkuni kumok, niata sii edaa nincho kuna lukunkuni. metaa iyiolo enoshi kata ilo amir nimir.te bei naishaa ei sidai. tiatua inaduoo lukunkuni inonok nidipa ataramata. kifaa sii metaa keeta olaramatani ilukunkuni, kuna naa irmosor ake itumie neetae kuna inoo nkiri ake enyae. neeku ina enkoitoi nadol naidim olaramatani aituula biashara enye.

ore nanu edaa sidai naidim atoduaa te nanu, naidim olaramatani, aishoo ilukunkuni enyenak pee itopir, etii enkano, etii irpaek, etii sii mppuka.

iyiolo enkoitoi sidai naaidim ashu olaramatak pee esotu irmosor kumok ashu kuna lukunkuni, ekienyeji, naa teneitobiraki, kuna lukunguni naata erishata, nairag irmosor aitobiraki enkaji enye, metaa kila elukunku neeta ewueji enye. nelo aiki kulo mosor, especially kuna lukunkuni naataa mature naatayioloito olchogoo. metaa ore enoshi kata ilo aing'oru irmosor iyiolo ake kila enkaji enetii.

Yiolo entoki nanu naing'orr enkata nayieu nagelu elukungu nayieu naramat naa tenidol elukungu, ketii oshi nkatitin naa etayiewua elukungu olchogoo. Neetai sii different, epaasha lukunguni amu eeta inoshi naaji keikurragos neetai sii kuna kulie e kawaida naiputa ilpapit osesen pooki. Neeku ine oshi nanu aing'orr tenayieu nayiolou ajo kakwa lukunguni ayieu naramat.

Yiolo enkata sidai teniyieu nintobirr enkaji oo lukunguni naa metaa ikurr. Amu eisidai naa enkaji teneoro metaa metii oloshi shafu lenye. Amu yiolo ilo shafu naa keyau oshi moyiaritin, nidim sii ayau kuna tudui oshi oo lukunguni. Kake tenindobir enkaji oo lukunguni metaa metii ilo olchafu naa kesidanu naa, amu mitoki ilukunguni ake aanyamalu too saai pooki. Naa iyiolo ninye ina polea oo lukunguni idim ashomo aitumia enaa empolea tiatua olchamba lino. Niaku ina oitoi oshi nanu asuj ai make sure ajo kisafi keoro ina aji oo lukunguni.

Yiolo enkoitoi naidimi aitumia naa teneaku incho kuna lukunguni kuna daiki, enaa enkano kuna naji greens netii sii irpaek. Yiolo sii enkae naa aisho kuna kurman kuna naisigai kuna natii protein o calcium pee etumoki naa aanoto iltung`anak ilmosor kumok.

Yiolo nkajijik naishia neshetakini lukunguni naa nkajijik naa yiolo tiatua naa keeta wiremesh. Kake ore tioriong naa kikarraro ashu eeta mabatini neeta sii oldirisha. Metaa yiolo kuna wiremesh keidim aishoo ninche ventilation aatang`amai air. Naa iyiolo sii ena nkae naikarraro naa meeta naa eng`ues naidim aitoki atijing`u atua ina aji nairrag lukunguni.

Yiolo enkoitoi nidim aiboorie enkiding`a tiatua enkaji oo lukunguni. Naa aitibirr enkaji kulingana o lukunguni niata. Amu tenintibirr enkaji kiti niata lukunguni kumok, naa kidim naa nena lukunguni metaa meeta e seriani tiatua enaduo aji. Ore sii eniare teniyieu nintabaya usafi tiatua enaduo aji oo lukunguni naa alenoo enaduo aji kila enkolong enaa ketijing`a olchafu. Naa tenidoorie olchafu nidim ake atooro.

Yiolo enkoitoi naidim oshi nanu atasotie ilmosor. Naa kasotu ilmosor after nkolong`i are. Amanaa alo ewueji oshi neiki kuna lukunguni ainei. Naa yiolo sii enaiko tenamirr kulo mosorr naa kamir te wiki. Kasotu ake jumatatu mpaka ijumaa kulo mossor. Yiolo ake paa pa atum esiana enye neyai olduka namirr nanu ilmosorr lainei te musho ewiki.